Ore pee iyieu enkipande ng`ejuk aa taa enkolong ino e dukuya igira aing`oru enkipande, ashu igira aitoki aing`oru amu imina keishiakino nintarasa ntokitin kumok too nkopisini. Tenikinteru te lelero oo larin tomon oisiet neilep, Kuna ntokitin nayieuni: original certificate ino aa taa enkadi e inoto tenebo photocopy. Eyieuni sii passport are ashu uni naatooshoki te wueji nebo. Copies Eyieuni sii nkopii teni oo ntoiwuo inonok. Keishoori, Keishoori waiting card igira arreshu enkipande metupuku. Naa ishiakino nintarasaa tenkolong nilo ayawu ina kipande ino ina waiting card. Ore te nkipande naimina eyieuni ripoti naing`uaa ilpolisi, naitodolu enkiminata e nkipande ino. Impasipoti are natooshoki te wueji neiborr, enkopi , enkopi e nkadi ino einoto. Kuna m`barakinot naasuji tenking`orunoto e nkipandem. Shomo center nikitaaniki aa kidim ataa huduma center ing`oru e form nijazie inkarn inonok njooi documents inonok talaa eropiyia naitaas naitaisheki ina siai e nkipande kinchori waiting card kilikini.

Kore tena picha, na kaidim atolimu entoki nagira aasa. Ah adolta iltung'anak ibung'ita intioli, iltung'anak obaya tomon, ore tedukuya kulo tung'anak etii oltung'ani onyokie, ataa irmusunku. Ore kulo tung'anak na kajo, le Mau Mau. Neeku etii abori enkitoria ele musunkui, ele musunkui ejoki entoki pookin naasa, egirai ai train ,metaa tenepuku ilarrabali na ninche itumiai, aitumia vibaya meshomo arisho. Kore tosiaitin nagol, na ninche itaasi nena siaitin. Nidol ajo ore ele tung'ani egira aipotu iltung'anak moja moja, neeku kimaanisha training egira aitaas kulo tung'anak.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena, naa njere, enkaji ena ontomonok tuan. Ataa kuna tomonok netaa, enkiti kata ake peisho. Kore esidano enaaji naa, sidai amu ninye idimieki, aipima entomononi wenkerai enye natii enkoshoke adol ajo kaji egira aendelea. Kore ai naa, keidim enaaji e maternity wing ,ataa ene nkiteng'ena pee errerren intomonok, naaning' emion eyieu nisho, eyieu neisho, okuda nanakita inkera enche. Kitaa enaaji kiti keeya onkera kutitik. Amu etii irubaren pookin naishaakino, neret kuna kera, kuna tomonok tuan. Kore si, sidai enaaji amu keakikisha biotisho ontomonok, nisho si enkiteng'enare, tontoiwuo ng'ejuko nayieu niteng'eni.

Ee sapuk enasiai pi tenkop ang',etaa kumok kumok iwuejiting nao ilashumpa, iwuejiting naiteng'elaki nepiki ing'uesin nijo iloitikoshi, irmeuti, irng'atunyo, onkoiliin, pee eeu irmusunku, ashu iltung'anak ake oyieu nemanaa aponu adol ing'uesi, ai relax iseseni, matejo duo nai etanaurate, neeku naa kesapuk enasiai oleng',na kumok iwuejiting nijo kuna, natii enkop ang'. Na sidai si amu keeu enasiai keeu iropiyiani kumok, na kidim ataret olosho telulung'ata, ore kuna pisai nesieki intokiting kumok, kidimi ainyang'akinye kuna ng'uesi endaa, neramatieki, ninyang'akinyeki irkeek, yiolo ajo na sidai ake bado amu, eh ore kuna ropiyaiani isaidia kelak ushuru ,tesirkali. Ushuru naifaa nelaki. Neeku kesapuk enasiai oleng',kesapuk oleng'. Keeu iltung'anak kumok metayiolounoto nkabilaritin kumok, olosho le maa, okuldo kulie lopunu aas..

ore entoki nalotu endam, nalotu indamunot tenadol ena naaa nchere ore ena naa enkitesheni nalimu ilomon tolosho le kenya aa ataa tv, nabo tiatua enkumoi ontifini, stations natii oloshole kenya. Naa sidaiena amu ninye idolie ilomon ,ontokitin naatasa tolosho lekenya , matejo ntokittin e siasa ,lomon lebiosho, lomon le le lenara aa taa ile seriani, ilomon le seriani okuliekumok. Niaku ore te te mborron naa enkitesheni nalimunyie ilomon .Ilomon ake oipirta olosho le kenya .

kore eniko teknolojia peyie eilepunyie standard enkisuma naa enedukuya kebaiki iwuejitin nemeji kebaikinoi ataa irpukeli kishoru teknolojia enkisuma or mtandao naa kebaiki inkera namanya iwuejitin nemebaikinoi nemebaiki irbaribarani naaji matejo sidai ena oleng tolosho le kenya kore ninye sanasana olosho le kenya naa kumok irpukeli kekumok iwuejitin nemebaya irbarabarani neeku naa kitodolu ajo sidai ena, enasiai e teknolojia ore enkae kei husisha sii teknolojia, technology enkisuma ami kidim aishoru ividioi onkiguratin naa kishoru kuna, naa kishoru kuna enkisuma metelelia ore enkae keidim sii technology aiunganisha indarasani ata teboo eimu safarini onkera ekulie loshon tenebo.

Ore enaiko te nalimu ena naa ore enedukuya ilarikok kulo lolosho le Kenya, eetuo netumo tenebo nainos inkirik nidolita ajo orais ele lolosho le kenya naa sidai ena, kitodolu naa ajo nchere meeta orgela ata ninya te naa olenkae kutuk orais kake idol ake ajo kesuj ilkererin pookin naa keyau naboisho to losho le kenya neyau olning'o, neibung'a ilairukok niigil olarrabal aaku kiti neeku naa esiai sidai ena oleng', enetipat pii amuu keyau olosho tenebo migili aatum ilarrabali amu keeku naa tenetumo inje larikok maate nemeeta ake nchere peemening'o raia .

Ore ena naa enkaji oropiyiani. Enkaji ena tolosho le Kenya, e National Treasury ,ninye ewosheki budget. Neworiworiki budget natooshoki, natoosho matejo nai irbunkei tebunke, neworiworikini teneeku etoning'ote, naa enewei ing'ua ropiyaiani naororikini iwuejiting kumok. Matejo nai ewei enkisuma, ewoi ebiotisho, ewoi entoki olarrabali, iltung'anak o orripito olosho. Neeku idol naa ajo, enkaij oropiyiani, ninye ewoshieki budget ,esiai pookin naasa tolosho le Kenya.

Ore enikunari enasiai temurua ang',naa, kidimi nai nepiki nkishu neoshokini nkishu ewoi nebo, enkiti kutoto, pee itashe iltung'anak tenkalo kuna kishu tenkutuk, pemeim kuna kishu naa, amu eure naa nkishu oldiip, oldiip ele, ninyang'uni oldiip, nebori orkiti too matejo olo litai tikitam, nebori ake nepiki, nepiki enkare, nepiki taa olchani atua ah oldiip, ning'oling'oli tempompo, aitushu metaa strong. Kore naa pidipi aikuna iji, netii naa oltung'ani owosh empompo, kore olikae niisuj inkishu. Neeku ore iwoshito yie, nisuj olikae tedashoto. Netii irkulie tung'anak oibokito nkishu tidie, matejo tenaa nkishu na keidim aisika, aidim atigiroi neeku naa, nejia eikunari enasiai tenkop ang'.

Kanyor enabae amu, kitodolu ajo, kenyokita ntomonok, ntomonok kuna namirta mpuka, ornyanya, nkitunkuuni, mariko, tenkalo orbaribara. Na sidai enabae oleng' amu, ninye etumie kuna tomonok mahitaji enye enaake temaisha, na kidim ore nena ropiyaiani natum nelakie enkaji, matejo nai tenetii nagira ai rent enkaji, nelakie ropiyaiani esukuul onkera enye, ninosie endaa, ninyang'unye nkilani, nitumia tole mahitaji enkaji ake tontokiting nemeeta. Neeku sidai enabae oleng'.

Keeta oltung'ani otaa ebenki tesimu enyamali naitumia akaunt enye. Kore enedukuya, naa password. Ntodua enaiko peepik password. Nekikisha etipika inambai pooki o letters naishaakino. Tisipu ajo itipikaka email ,nairuburubarie enkarna enye. Ore tenaa ketirikine password, etii eweji nirony, pee i reset password.

Kore enaiko paaliki olainyang'ani le mtandao ajo kanyo pee ishiliwate ilolan lenyenak we nkata natum naa kasir orkilikuai. ''olainyang'ani lang' supat aigerito aishoru orkilikuai oipirta lolan linonok li order te nkampuni ang', kiyolo ao iyanyita oleng' ilolan linonok oleng'. Kiomonu empalikino te nkishiliwata we saa naigero ajo pee kibaiki, kuna baa naisababisha mmimutie ilolan linonok; kore ene dukuya mekijo duo kumok iltung'anak oyiu imasaa naijo kuna inonok, kore ai naa kesapuk oleng' jam torbaribara naa ina naikuna pee imutie ilolan itu kibaik. Kore tenakata naa kinjoru esaa nekibaiki ilolan linonok we wueji nitumie, kishukoki iyie enashe iting'iriakine iyiok.

kailewa ajo itagore tenkata, kailewa ajo itagore tenakata oleng', kenyorarou pii ajo indim atagoroyu enaa enitagore tenakata. Teneeta entoki nitu ishipakino nae kindim ake atoliki yeng'a tenebo o nanu teniindim atii ene pee ainining'. kaomon kekiindim atoliki ajo kanyo neking'ira neking'una pee itagore nji. Kore kulie kore kulie saai naa pee ilimu ake ninjo meshomo pee kiimpang' ilo kirutoto, metii enyamali pii kake Kara sawa nkolong'i pookin nira. Tayiolo akeyie nipik indamunot ajo, kore pooki baye ning'ira aimaa nemishaakino niimaa openy amu atii tenebo iyie naa kara olchore lino kindim ai tatua ena tenebo maiteru ayolou enyamali niimarita ene dukuya. Ore eniare nekiyolou nkoitoi nekiolie ena nyamali ning'ira aimaa makeon.

Ore aidipa aisitaai ilolan oinyalate tenkampuni ololan, kore ai bae nasuju naa, pe eakikisha ajo etabayie olkilikwai, netining'oki neai eraruata naishaa neyai. Kuna eishaa naas. Teneton eitu atum risiit, ajo eton eitu ebaya orkilikwai lai, nasuj tenkoitoi esimu ashu tenkoitoi e email. Kore ai, keishaa naishooyo orkilikwai, oogut ajo, kakwa olan lelo oinyalate. Kore eimu kulo olan oinyalate, neishaa nasir orkilikwai ajo, keidim ayau moyiaritin kumok kulo olan oinyalate. Kaidim si atareto tenoitoi, ah njere kaidim aishoi kulo olan oinyalate, metisipuni, neesi ejurrore. Akaidim si atipika records ontarikini, wesaa natabaikitia kulo olan, tenebo nkarn oltung'ani ashu wenkampuni natimiraka kulo olan.

Kuna nyamalitin enaa peyie, eyauni masaa enkisuma edijitol tenkop ang'. Kore wuejiting' kumok, nisulaki irpukeli, meeta ositima. Nemeeta intanet, nemeeta nena masaa enkisuma edijitol enaa laptops o tablets tosukuulini. Kore ai naa, kegol enkinyang'unoto e bundles enaake. Ki sababisha ena isukuulini, ata teneeta kuna masaa, kitanyamal ake intanet amu me strong. Kore towuejiting orpukel, na kidim intoiwuo ataa meeta eng'eno nayiolounye kuna masaa, edijitol. Na ore tenkaraki ena, eki sababisha ena metaa enkisuma kiti teinashoto. Kore ai nyamali naa, meeta irmalimuni skills naidim ataret atareto metaasie kuna masaa esiai enkisuma. Kore ai naa, kumok si sukuulini neisulaki towuejiting orpukel, nemeeta support ashu ena ng'eno nayiolounye kuna masaa edijitol.